Ũyũ nĩ mũrĩmi ũrarĩma mĩmera yake kũndũ gũtarĩ na mbura ya kũigana kana kũndũ kũmũ. Na mũrĩmi ũyũ nĩ ecirĩtie nĩ njĩrerĩkũ angĩkorwo akĩhota kũrĩma nayo wega ona angĩkorwo kwĩna ũnyihu wa mbura. Kwoguo nĩ aronekana nĩ mũrĩmi ũhũthĩrĩte njĩra ya gũitĩrĩria mĩmera yake maaĩ kũhũthĩra mĩberethi ĩno ĩroneka ĩgerete hakuhĩ na mĩmera yake, na kwoguo agatigĩrĩra, agakorwo agĩtigĩrĩra atĩ we hingo ciothe, kwĩna mbura ya kũigana kana gũtarĩ na mbura ya kũigana nĩ arakorwo akĩona magetha mega kuma mũgũnda wake, nĩ ũndũ wa gũteithio nĩ maaĩ macio arahũthĩra mũgũnda-inĩ ũcio wake.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha wa kũngenia, nĩ atĩ nyokerĩa ĩronekana mbica-inĩ ĩno, ĩronekana ĩkĩrũma kana ĩkĩrĩa nyanya na ti mũndũ ĩrarũma kana nyamũ ya, iria cikoragwo cikĩrĩithio nĩ, nĩ arĩmi. Na kũringana na meciiria makwa ndĩrona ũyũ nĩ mũrĩmi mũgi wonete atĩ mũgũnda-inĩ wake kwĩna nyoka na agakorwo akĩmenya atĩ no ĩkorwo ĩkĩũraga mahiũ make, na kwoguo akamĩigĩra mũtego. Mũtego ũrĩa amĩigĩire nĩ kũmĩigĩra nyanyeyo hau, na agakorwo ekĩrĩte thumu thĩiniĩ wa nyanya ĩyo, nĩgetha nyoka ĩno yarĩkia kũrĩa nyanya ĩyo, ĩkorwo ĩgĩkua na kwoguo ndĩgũkorwo ĩkĩũraga mahiũ make.

Ndaneka marĩhi maingĩ kũgerera njĩra ya kũrĩha na thimũ, na kũringana na mawoni makwa nĩ ndonire marĩhi macio me ma njĩra ya, me, me njĩra hũthũ na njĩra njega ya gũkorwo ngĩtũma mbeca, tondũ ũndũ ũrĩa wangenirie nĩ atĩ nongorwo ngĩtũma mbeca icio kuuma handũ o hothe harĩa ingĩkorwo ha, gĩcigo-inĩ o gĩothe gĩa bũrũri, na ndirabatara gũkorwo ngiuma gĩcigo kĩmwe nginya gũthiĩ kĩrĩa kĩngĩ, koguo ngakorwo ngĩhũthĩra mahinda manini gũtũma mbeca icio kũrĩa ndĩrabatara gũkorwo ngĩcitũma, na cigakorwo nyihĩtie ũhotekeku wa gũkorwo ngĩte mbeca icio na njĩra ya wũici, tondũ ũngĩringithania gũcitũma na njĩra ya thimũ na njĩra ya gũcitwara niĩ mwene, njĩra ya gũcitwara ĩna mogwati maingĩ mũno ma gũkorwo ngĩte mbeca icio kana ona gũkorwo ngĩiywo mbeca icio, ĩrĩa ĩtaronekana hĩndĩ ĩrĩa ndĩrakorwo ngĩcitũma na thimũ.